Bedo mayot yudo weche, bedo ekind jii kod thuolo mag yudo mwandu, oboke mag mbui, program mag oro ote, goyo simu mar video konyo tudruok gi jii e aluora kod piny mangima. Gino mar mbui miyo jii bedo gi tudruok kaok gingeyo ni gin mabor gi jii. Joma dongo nyalo goyo simu ne joot modak e aluora mabor mamiyo giwinjo ka gin kendgi. Grube mag mbui nitie mag joma nigi nyalruok kata tuoche ma ok rum machiwo kony mar chuny kod rieko ma jii duto nyalo ngeyo. Yore mag kony, achiel ,timo romo mag puonjruok mag oganda ma kende ne jogo ma higni anyiang' kod joma nigi ng'ol. Ariyo, puonjruok mar ng'ato ka ng'ato. Adek, puonjruok ne jorit kod jo ote, ka ng'atma tiyo kode ok nyal tiyo kod teknolojia achiel kachiel, ng'at mapuonire rito gi kata ng'at manie ot nyalo konyo e tieko pogruok no.Ang'wen, sirkal kata riwruoge maok mag sirkal timo winjruok gi kembe mag teknoloji mondo omi simu kata tablet ma bechgi yot, packet mag internet ma ogol piny kata manono ne jo ot manigi pesa matin. Abich, konyo kokalo kuom simu ne jogo ma higni anyiang' manyalo bedo gi pek mar

Teknoloji kaka kompyuta kod intanet miyo oganda ndiko kendo kano weche machon, chike kod timbe mag oganda e yor mbui kaka dwol, vidio, kata ndiko. Gigo mitiyogodo e mbui kaka website apps, video kod podcast konyo e lando rieko machon ne jowinj mathoth koriwo rowere matindo kod jioko mar gweng'. Teknoloji miyo ji bedo gi thuolo mar lando wach yore mag mbui, blogs, kod kampen mag mbui, miyo ji ong'eyo kendo rito gikma chon mag kit oganda. Jodak nyalo tiyo kod teknoloji mar rito ratiro mag piny machon e yor dijitol kata loso database mag chike mag kit oganda. Gik ma nenore gi wang', kaka VR gi AR miyo ji neno gik ma ji timo e kitgi, nyasi, kod gik manotimore chon e yore ma mulo chuny gi. Chike mang'eny mag oganda nigi tudruok gi dhok, teknoloji kaka program mag somo dhok, konyo e rito dhok ma nyalo lal piny.